Ngĩrora mbica ĩnorĩ, no njugire nĩ mũrwaru ũyũ, arathondekwo, nĩ madagĩtarĩ aingĩ, mathomete mwanya mwanya, makuma mabũrũri mwanya mwanya, meyohete nguo ciao cĩa wĩra, nĩgetha mũrwaru ũyũ mamũrigite, na njĩra ya kũhũthĩra macini.